Ilaiteng'enak lenkiremore ogira aisumisho, autaki iltung'anak eniko pee eyau ormabarishoi sidai atua esiai dnkishooroto odaiki tonkishu enye naramatita. Neeku kegira aasir impala, petumoki iltung'anak atusuj nena oitoi sidain tormabarishoi, lonkishu enye.